Korik chealdoi kerichek eng kokwet konyalu kekonore kerichek asimapetyo

Ketesiet nachomei en redio ko chamgei, keteshonitok koibu bik kipagenge ak kokwet, keteshet Nebo amdaet agenge

Boishonik chotok chemokere soet konyoljin achek kokikobotik sikobit kotoret ichek

Kipsomaninik cheboisien muswoknotet eng somanenywa konyoru keljin neo eng oret noto nemuche konai icheget tuguk chechang kobun muswoknotet imuchei konetkei tuguk chechang ak konai netesetai.

Kit namwaini alindet asikwal nchirenik amwaini akopo anyinyindo netindo nchiriot akora keng'alii beit namuche aalndechi nchiriot beit noton nekaran neityin inendet

Temeshet ab Keny kotinye keljin neo en amu ngiker temeshet ab Keny kotinye keljin neo

Kit nemwoini ileini alindenyun nan asom agatin yeityanyun ilenji tos atoretiten ano ?

Temetab mogo konomegee komie en komostonoton nemii beek anan komosto nerubekee ak oinet ,kou iniboree iger agobo robwonik kotemenyin keteme anan kiminee robwonik en komosto nemomi beek agomosto nemomi kiagetugul neime

Boishonik chekonu sipitalishek ab kasari kokonu boishonik cheimuchi kosob mnyondo ab seriat kotinykei ak moswoknatet nekikoboi saiti

Ribset ab borto eng kokwet komi komye amun borto keribei sikobit kekirinda myonwokik chechang chemong'u eng kaluset ab borto

Boroindo neibe muswoknotet ab kasari ko notok komuche konet biik akobo olekitertoigei asimanam biik mienwogik chechang.

Koimutik chetinyei biik chetinye legutab rabinik eng simoit ko koimutik choto che imuche kobwat ichek kole mi oret ne tos kechoren rabiinik chon en en oret nebo aiyebindo neo.

Apinik ap somanet en simoit kotoreti kipsomanik konai tukuk chemoingen, anan tukuk chetom kinet en somanenywan, notok kotoreti igere icheket kongen tukuk chechang che tesetai

Amunee nemi sikopendi biik sipitalisiek chuton cheechen koo amun kere kole sipitalisiek chu echen kochang' kerichek ak kochang' kora bik che nyoishe chengen akobo mianwokik chechang'

Akoto alendinye aleji, chamgei alendinye ak tos ataretitoiten ano

Toretet nekonu somanet ab simet kotoretet not kokonu konai kipsomanyat ng'alek chechang akotoreti konai kipsomanyat ng'alek chechang akobo emet

Eng kapwatenyu abwati ale somanet kotoreti. Ako iman kele toreti amun somanet koyae ki tugul konai ki netesetai en emet ne mitei indendet, ako kora imuche konyo kotoret kokwet tishinkei ak somanenyi ne tinye.

En ane koui awoo sipitali en kila ak kila, ndabuch ee kasarta neogere nenyolu kependi sipitali mara kityok kipokechigili chito ko kasarta noton kipendi ago en kila arawa

Simet aboishen anetegei tukun chemongen sikobit anet bik alak kou olekinomdoi mung'aret